Ene tipat tenisuma amu itum imbaa kumok sidain. ore ake nkerra napuo sukuul neisuma netabitie university naa ketum isiatin sidain ,netum engeno nabolie biashara naas pee etum aisaidia aate neret sininye olosho

Manyorr ena baye amu itanyamalisho oleng', ore ake peeku sapuk enchan tenkop, niputa irkejek negolu esiaai naji epuooi likai osho ashu ilo esiaai, nitanyamal iltung'anak oleng'. Neeku kore ena baye keshukisho sidii oleng' Naa kishiaa naai nesheti iwuejitin neeimi pee menyamalu iltung'anak.